Nya'mnatet nee tukomakati ko kee tubchi lokoek kelnyek kee boishei suswek anan koo sokeek che kii nyamnyo si koribchi beek kora karik che tuko mokotin ko mokombet ak panget si ko boishei ko tilee suswek ak sokek

Kit nemi yu ko chi nemeche konde ketit Urea sikokimit, akoityo kokararanit.

Keren nyuun agobo koroi ko missing koname pandeek ii Yoon makimaa eng assista koyamyaa komyei.